Miten kandoik cheyobu oleteter le kabwa sikobit koyanchin en kiit akenge, nemuche keyai en olda tugul sikobit kimutgei eng kibakenge ak kiyanchin kele kiyoe nee, ibu chii tugul ngalalenyin kotiengei kiit ne kakimoche kengalalen.

Cheko chebo brookside kokaketar kobate amuche aororun ole miten cheko alak che anyiny che kororon cheimuche inyoru eng beeit nemi ingwony, so cheko alak che imuche inyoru kokaron akiche eng olewendi aarorun akobo yoto.

Kimuche kenyorun rabinik ak kotoldol imbarenikyog. Kinyoru kora keswek che kimuchi karon kemin ko makial. Teche borwekyok kora kogimegitun. Ipe kasarta ne nuach koruryo neyaech kenyorun amitwogik eng kasarta ne nuach.

Eng keny kokikipoishen nae ketemishien kobate eng nguni kepoishen tinget ako kora ko kasari kopoishen katoltolweik kitoldole imbaarenik, miten kora kerichek cheketeren mianwokik si mabaar minutik en imbaronikcho eng kasari chekimami eng keny. Nguni kora kimuchi kepirto beek koba imbaaronik kepoishen paipushek, tuguuk che kimami eng keny.